Kaimutik chetindo biik chetindo leng'ut ab rabinik en simoit komuch kobet simoit en kasarta nemuch kwolis biik, anan iutyen pin nekinemunen chepkondok, anan konai chito pin akochorenin chepkondokuk.

Benkitab simooit kisirei benkit amuu eng'ni eng' simooit icheruu chepkondok sait agetugul nekemach. Mauu benkit kibendii bett kityo kora imuchi iyalishe chepkondok chemii simooit iyalee tuguk eng' soeet.

Kager keibwo simooing'ung nemajei kegerun simooinito agere koiwirte ako ya classit. Nyoluu anyun kejer ni agende age nelel sigomuch kobois komie.

Kit nekoroom netindoi biik kondenoi chepkondok simooit koyemaingen komiee nambaitab simooit nemochei konde chepkondok. Anan kochililnambait kondenoi chepkondok kopejin simooitab chito age chepkondok choto.

Boishoni ko napeetab kitongok. Kenetichito konab kitonget konyolu komii suswek chekiboishen. Ageng'walng'wal suswechoto kochunchungei kotkoit komang kitonget nekararan kou naigere eng'yo.

Ni ko oretab muswang'natet negemuch kenyorunee toretishetzb kasit ab serikali. Imuch inyorchigei passport visa ak lessenishek. Agere anyun kokinaisii biik akopo e-citizen.

Ni ko igorta nebo koita. Eng' kokwenyo anyun kobetut ne bwaneikap kapsandet kopwa kapyugoi bo kosom chepto ketun. Ng'alaldos anyun boishet eng tapan. Yekashiny o agobo tuga ak konunoik keamis anyun ageboiboitun.

Agere ale kesirwan tuguk chechang' kosir chekegono. Kasamei keger tuwai agengagenge ngamun kekonon tuguk sisit agesirwon tuguk taman.

Ni kogoigorta nebo katunishetab kipkaa. Eng' kokwenyo keyae igortaab kotunisiet kokailach suit murenik ko kwondo nekituni kolaji ngoriet nelel. Neityo anyun koescoten kaparusi werit ak tibik che kailachgei komie.

Eng kokwenyon komachawtaat kenam tiong'ikab tumin majamtaat kebar ichek kora. Yebwaa mbareng'ung tiang'ikab tumin yeuu belek igurei biikab wildlife kobwa nyo koget ichek. Kora ngwamenen tuguk kolipanin icheget.

Yu ko kappolis agere biik che mii kappolis ak biik che mi sang kappolis noto mitoo askarik yoto. Eng' keretnyun komii biik che kakinaam ako mii kandoik chekapwa kotiach icheget.

En yu kanai kandoindet nekikuren Raila Amolo Odinga kailach inee ngoroikab graduations botokee inee ak muren alak chekailach ngoroik cheuchotok tindoi mianyun biik chechang' chekapwa graduation en tainywa kailach anyun kipsomaninik chutok kolach ngoroikab graduation.

Yeitinye chepkondok eng paypal ko sinemu ko nyaluu inemu iyokyi account ng'ung neu KCB, EQUITY, ACCESS ak alak. Keyakyi anyun benkit imuji inemu eng benki anan ko simooit.

Iyamune, amii acheng'e ngoroikab weriik che mengejen. Tos anyorjini anoo eng chogoni ngoroiichoto? Werik choto kobo kenyishe taman.

Ni ko sodiataab cocacola. Sodiandani ko agenge chekinyoru eng' duget koboto Fanta Sprite Stoney ak Krest. Sodiatab cocacola eng' kerenyu koanyiny ako matindoi sukaruk chechang' ako konu kebiong'so.

Ni ko mbaret nekakekol ketik eng Ketik chotok anyun kebisi. Bunu beek paipishek yeityo anyun keboishe chupoishek chekakitortor, ko yebwa beek eng kimnatet kobititokei beek chemi chupoishek ak kobiis ketik.

Ayani ale m-pesa ko kararan kosir lipanetab robinik. Ngamun eng m-pesa ko makiiboti chepkondok chechang' eng' lolet. Kora momii kele kicheng'ei chenji ilipani chepkondok eng simooit che yamegei ak kiit neimochei iyaal.

Somanetab simeet kogotaret biik chechang'. Imuchi isoman kiit neimonye inetgei amewe class. Kora komuch onyorugei ak kipsomaninik alak eng' simooit kou Tims ak Zooms.

Akere James mwangi, kandoindet neo nebo equity bank. Tabanunyi akere kandoindet nekikure Ann Waiguru ak kandoik alak. Akere kiarorchin kit eng computer bo komanut tuiyoni nga amun taretishe eng' mung'aret.

Agerei batayat ako goigeny inee mayaik chesirei taman. Agerei kakitekyi olekaran oleamishee batayandani ak chilchilik chik. Uu kele tinyei keljin ribsetab batainik ngun kigenyi chilchilik chechang' eng kasarta agenge.

Yon omoche oyokyi biik ab gaa rabinik owendi benkitnyun nebo simet ak oyokyi kee rabinik kobwa Mpesa. Yeityo anyun, oyokyi chito anyun ne komoche oyokyi rabinik chotok en gaa.

Ni ko kaditab NSSF. NSSF ko konoretab chepkondok yeimi kasit asitun kelipanin yekaiosit. Yeimi kasit ketilin chepkondok akolipanin chito nekosirim kasi. Yeitinye kenyishek kong'ete konomut akolany imuchi icheru chepkondokuk kab NSSF asiboishe.

Yu ko Mount Kenya National Park. Eng yutok kenyoru tiongikab tumin cheterter. Bwanei kiprutoinik bogogere tiongik chutok. Eng yu, agere bich aeng, muren ak kwony che kabwa rutoi. Ne muren ko chumbin, ko ne kwondo ko chito netui. Kanamnge anyun pichu aeng, tagu kole chu ko kapchi.

Ng'omnatet nenyaluu itindoii siyai boishoni ko olekitiendoi ak olekitieldoi. Ko koriik che nyaluu itinyei ko muiweek sonaek segerek ng'ororik ak rangik che kisalegei.

Yu ko tuiyot nemi bik. Mi bik aeng'u kora chebaibaitu bichoto. Katebiso ing'uny bichu anyun aeng'u kotiendos tienwagikap klipkaa. Kailach ngureikab kipkaa akotindoi karikap kipkaa. Mi bik anyun chepire pikcha icheket, takoi kotagu icheket eng'television

Kikobetos chepkondokchuk eng' simooit. Kiamchei ayakkyi mamanyun chepkondok achilil nambet agenge kopa chepkondok nambetab chito age. Kiapirji anyun eng' chakjinet safaricom customer care ako kiwekwon anyun chepkondok chutokjun.

Abo kokwetab koswo nemii muskut nemii soi location soi division keiyo district eng Rift valley province.

Ni ko ripset ap kiyakik. Kiyakik chuto ko nekoo chepo chego. Bo komonut anyun keriip negoo chepo chego ngamu kikee ichek si kesich chego che kialdoi ago koraa kiyenye ichek si kesich pendo.